Kuonereria maĩ ma mbura nĩ gũteithagia kuongerera maĩ rĩrĩa kwara, tondũ maĩ monererio nĩ kuuga nĩ makũigwo wega, handũ ta matangi-inĩ kana ndiramu-inĩ rĩrĩa mbura yatiga kuura kana rĩrĩa kuoma, maĩ macio nĩmo mangĩtũmĩrwo gũitĩrĩrio mĩgũnda irio-inĩ, irio cikũre, koguo gũtigũkorwo na wagi wa maĩ mũno. Maĩ macio manĩrĩirio ma mbura nĩmo magũtũmĩrwo mũgũnda-inĩ gũkũria irio ciitũ.